ore ena siai enkitobirata e kikapu naa ekiutari jinsi nintobirr naa inyoo intumia peyie intobirr

ore tene naa oldakitari ogira aipim entasat pressure naa enetipat ena piiyiolou biotisho osesen lino.

adolita intasati naagira amirisho tosokoni etii namirrta ilnyanya, namirrta irpayek, namirrta ilmaisurin o namirita inkilani.

Eeh esipa ajo eifauluo sirkali te enkisuma e dijital too sukuuluni.